maya nĩ mahiũ, ta ng'ombe, na mbũri iria irĩithagio mĩciĩ-inĩ na haha cirĩ gĩthaka-inĩ kũrĩa irekereirio, nĩguo ihote kwĩethera gĩa kũrĩa o kũu mũtĩtũ-inĩ ũcio.

Wambe ũndũ ũyũ, nĩndĩũmenete mũno, wambere nĩ tondũ ona ũtahe maĩ mĩtungi ĩigana, matirĩigana mabata marĩa wĩnamo ma maĩ, wa kerĩ, harĩa ũragĩra maĩ nĩ haraihu, wa gatatũ, maĩ maya matikoragwo me matheru na mega ma kũnyuo, ũmarutĩte rũĩ.

Rĩrĩa wona ng'ombe yahũgia matũ na yoya mũniũrũ na igũrũ, ũkamenya atĩ he kĩndũ yaigua, kana he kĩndũ yona, kana mũmĩhei mahuti arĩ hakuhĩ.

Ndona ũndũ ũyũ, kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ nĩ atĩ, kũrarĩ na magetha mega na atĩ bũrũri wĩna irio, koguo gũtingĩkorwo na ng'aragu bũrũri-inĩ.

Haha nĩ handũ hena ndĩa, na ũyũ nĩ mũndũ, ũmwe wao aramagaĩra irio marĩ othe, amaigananĩtie.

Nĩguo ũhote gũcagũrania nguo iria ciĩna gĩko kĩingĩ, iria ciumaga rangi na cia ciana, nĩguo ndũkae gũcitukania ũkĩhũra, ũcihũre ciĩkando.